Indo irĩa ingĩ tũngĩhũthĩra handũ hakũhũthĩra mĩberethi ya maĩ, kĩambere no tũhũthĩre mĩramba mĩramba nĩteithagia kũiga ũgunyu thĩiniĩ wayo naĩgateithia kũiga maĩ kana kũhe maĩ mĩmera ĩrĩa tũhandĩte tũngĩmĩtua ta njĩra ya kũgirĩrĩria kana kũhe tĩri maĩ. Wakere notũhũthĩre cuba, cuba ĩo no tũmĩkĩre maĩ nanakĩanda wao tũmĩhinge na ngunĩko .

Nĩguo kũhota kũrĩithia mĩnyongoro kana ũciarithania wa mĩnyongoro mũthemba ũyũ, mũndũ nĩabataraga gũkorwo na handũ hena maaĩ tĩĩri-inĩ ũgakorwo ũrĩ mũigũ na hagakorwo na mahuti, o hamwe nĩtũikagia mahuti marĩa marabutha nĩguo mĩnyongoro ĩno ĩhote gũetha irio kũu. Mĩnyongoro ĩno nĩ ĩteithagia tĩĩri-inĩ, tondũ nĩĩteithagia tĩĩri ũhote kũingĩrwo nĩ rĩera, na rĩrĩa ĩngĩtua nĩ ya gũkua nĩ yongagĩrĩra ũnoru thĩiniĩ wa tĩĩri na indo irĩa twatuĩka akũhanda cigakorwo ciĩ na riri mwega.

Nyambaga kwĩra ndagĩtarĩ nĩ ndiraturwo nĩ nda nĩguo ngacoka ngamũĩra nĩ ndĩraharwo nĩguo mũrimũ wa kũharwo gatema. Gĩtũmi gĩa kumũĩra nĩ ndĩraturwo nĩ nda niguo anyitithanie amenye mũrimũ ũrĩa ndĩnaguo ũrauma na nda na nĩguo ũtũmite thiĩ thibitari. Na kũmũĩra mũrimũ ũcio ũrauma na nda kana nĩ ũraturwo nĩ nda nĩ ũteithagia ndagĩtarĩ ahote gũgũtũma kana gũgũthimĩra ithimi cia nda o hamwe na cia kĩoro nĩguo amenye kĩrĩa kĩngĩkorwo ũrĩte kĩrarehe thĩna mwĩrĩ-inĩ waku.

Haha hena mũndũ ũmwe ũraheo iratathi, thutha wa kũrĩkia thukuru kana gũkorwo arĩkĩtie ũteithia wa mũingĩ-inĩ. Rĩu araheo certificate ya kuonania nĩ arĩkĩtie mathomo make kana ũteithio wake ũrĩa arehete mũingĩ-inĩ, ũgatũma nĩguo ũramũteithia atuĩke wa gũtambũrĩkana na atuĩke wa gũtugwo na certificate ya kuonanagia atĩ nĩateithĩtie handũ kana nĩ athomete.

Ya mbere, nĩĩheanaga mbeca mĩthemba ya ngombo ya ũrĩmi. Wakerĩ, nĩheanaga mbeca cia ngombo wa biacara mũndũ no akaheo ngombo akahota kũiga biacara yako agacoka gũcokia. Wagatatũ, nĩĩheanaga mbeca cia marĩhi ma ũgima wa mwĩrĩ na marĩhi ma thibitarĩ. Wa kana, nĩheanaga mbeca cia ũkũria wa taranda thĩinĩ wa mũingĩ.

Ũyũ nĩ mũtambo ũthondeketwo nĩ thirikari wa kũhotithia aikari a bũrũri kũrĩhĩra kũrĩhĩra maũndũ marĩa mũndũ angĩkorwo abataire kuuma gwĩ thirikari kana mabata marĩa mũndũ angĩkorwo akĩenda thirikari ĩmũrĩhĩre. Mũtambo ũyũ mũndũ athiaga thĩinĩ wa thimũ akaingĩra na akahota kũrĩha mbeca iria ciĩtĩtio nĩguo ahote gũtũmĩra. Warĩkia kũrĩha mbeca ũgathiĩ ũkorio mabataro marĩa makwendaga ũgacoka ũgatũmĩrwo thimũ-inĩ yaku.

Ihiga rĩrĩ rĩronania ũhoteku wa gũkorwo he na thukuru na ĩkonania atĩ, ĩno nĩ thukuru na nĩ kũndũ kũrathomerwo, makĩria no ĩkorwo ĩthukuru kĩwango kĩa yunibacĩtĩ na...

Wambere ĩteithagia Kũiga thayũ thĩiniĩ wa bũrũri. Wakerĩ, nĩ ĩteithagia kũteithia atĩ watho nĩwarũmĩrĩrwo. Wa gatatũ, borithi nĩteithagia kuonia andũ njĩra cia mũndũ, angĩkorwo orĩte taũni nĩ ĩteithagĩria kũmenya njĩra. Wa kana, borithi nĩteithagia kũrangĩra ohamwe mĩciĩ ya andũ kĩũmbe na ũgitĩri wa bũrũri kuma thũ cia nanja.

Mathomo nĩmateithagĩrĩria ciana kũũhĩga na ohamwe ikamaruta kwandĩka na gũthoma mabuku na gũtũmĩra, gũtũmĩra lugha tofauti ngũrani ngũrani. Ohamwe mũrutwo akamenya gũthoma ona kwĩyandĩkĩra na thutha ũcio marĩkia mathomo nĩmateithagia kuona ma wĩra thĩiniĩ wa mũingĩ.